Ore enkidong'oto enkurma naa ekidong'i enkurma peyie eeku ropiyiani kuti amu ore enkurma embakit naa kegol teninyianguni tolduka neeku enaikash tenidong'i.

A, a manyoraa ajo ore enaisho namiri tenkampuni naa sidai alang enolchamba, kisidai enolchamba amu meeta chemical

Adolita inkukui nairragita teabori, nadolita enkaji enkuku, nadolita orbaket, nadolita, nadolita endaa endaa nanya nkukui.

Eimaa nyamalitin kumok amu ore ninye angas kwansa enchan, metii enchan neeku teneiram ilchampai netum enkurma kake metum endaa sapuk tenkaraki enchan. Ore sii tenchumata eton meyiolo lelo tunganak eniko teneshum endaa, amu keetae nkajijik naitobirakini neshumi irpaek nepiki mpoosho eton ninche meyiolo oleng.

Ore nkoitoi nakesunyieki irpaek naa keng'as aisho metoosho enkolong' netoyu nepuoi aakesu tolchamba nitaari enkolong' alafu nepiki atua irkuniyiani paa keoshi aaosh irpaek tentoki nairoshi ore nishum nitaari enkolong' metoito ashu eshumi irkulie tolchani.

Ipaae kitadoyio esidano amu tenitu etum ewueji sidai nashumieki irpaek naa ekesioki aaku torrok nitadoyio esidano neeku memelok ina daa.

Aairik darasa ninteng'en maana niliki eniko eneramat eniko enenya endaa ee.

Kesidan amu endaa na ketumoyu isaai pookin iidim atimira enkiteng' pee ilak fee etii kule tenkaraki enkiteng' naa keready kila saa.

Ailo oltung'ani entim, nidumu orpanga nilo osero nilo aing'oru inkiek, nig'oru nig'oru iloom, ning'oru ing'apeta nilotu ashet enkaji. Naa aimpotu sii intasati kumok nekipwonu aisaidia pee ishetisheti inaaji

Adolita imasaa adolita ndaikin naanyai ee nadolita sii enkop naing'uaa naitaunyieki o percentage enye amu adolita sii percentage natii locally o percentage natii nkuapi eboo.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena pisha naa irmusungu looponu nkuapi ormaasae ashu nkuapi aaponu aaret nena kera nemiidim ate ashu nemeeta ntoiwuo iropiyiani ashu mpisaai.

Ee ore entoki nagira aasa tenewueji naa ee ijio olameyu amu ijio eketala ena ngues entoki nanya neye tenkaraki olameyu, nelau sii enkare nelau nkujit neye.

Ore eng'eno niyieu pee itum ataa olairemoni loonkuashen naa pee iata enkop sidai naata embolea enkop sidai napirr.

Ore kulo naa ilnyanya ore entoki nadamu naa enkiremore onkesata teneoku ilnyanya nitauni tolchamba.

Ee enkera naatii sukuul ashu CBO's naayauni atua ashu atua nkikundini mbali mbali ashu atua esokoni.

Ee kaata enduata napashari, badala naitumia irbaketi ashu naitumia irpiraai kifaa ning'oru irpaipi loopik enkare olchamba musima.

Enetipat pias enabae amu, ore nkishu naa intokiting etipat, naisho iltung'anak endaa, ake kesidai si teneok enkare.

Emishirare oo lasho ashu nkishu ee mee inye, egirai aang'orr enkiteng' pee itauni osarge looki, look oltung'ani omuoi ashu oltung'ani lemeeta osarge oidip.

Adamu ajo etaa enap irpaek endaa neeku etaa ebau enkata enkesunoto ashu enkata naitauni tolchamba.

Ore entoki nagira aasa naa ormushele omunono ninye egirai aanya tenewueji endaa olchamba oo endaa enkiteng'.